Ore sababu edukuya adamu ore tiniyas ena siai naa enoshikata igirra oltungani akesisho ningas aitayu ilpayek pookin oo toyuto temukunda ino nitumoki atudungo kulo mapeepeyeni pee ingishu inono ainosa neeku idungu Niya aang" pee puo ingishu aanya pee etumoki aitoki atuunisho nitumoki airemo alchamba lino pee intoki aunisho.

Ore enikoni ena siai te murua ang', kitauni kulo paek te mukunda enoshi kata etoito aitobiraki nintau pookin nikesu, nikes niik teboo metoito metoosho enkolong'. Ore enoshi kata idipa enkolong' atoosho, metoito pii indim inakata atipika atua aji metaa aitau boo nisalash orkunia te nkop ninteleki arashu orpuya. Neeku indim inakata aawa nilo aidong' irpaek linonok nintau enkuruma ashu sii indim atudumu lelo paek apik aji piitokini aun ashu sii piitumoki atimira ee.

Ore entoki nadolita egira aasa naa oltasat ogira ayieng'isho ogira ayieng' aitayu olchoni tenkerr egira aitayu olchoni pee etumoki ateyiang'a ina kerr aitayu eilata, ee.

Ore eneikunari enasiai tenkop ang' enoshi kata itaboloyie nkishu inonok nepuo adaari. Ore etooshuo enkolong' netraposhote nkishu inonok aitobiraki, nepuo aing'oru oloip aibooyo enkolong' peemeitoki enkolong' awosh.

ore entoki nadolita ajo egira aasa tene nss ntare naagira adaa, tolmuaate intare nataboluoki neeake kegira aadari tolokeri ashu tolmuaate oopeny.